ore enkolong' natijing'a emeli naa enkolong nashomo orkerenket le mombasa, nalo aing'or enkare, nalo ashipakino, intokitin sidan natii ina kop.

egira irpayiani waare aadung' inkikinkini, eitumia shoka ,yioloti anaa entolu.